Mondo mi ng'ato otim tijni maber eyo maber en ni ng'ato nyaka bedgi puodho mobeti maler mochok yugi ogol oko mar puodho. Kasto japur madwa timo tijni nyaka pur puodhoni maber mogol tombni madongo dongo manyalo mono gima odwa pidhono chiek. Kose puro toloso puotheni maber oloso puothe ni maber kuom pur ma oketne loo mobiwore. Kose biwore mayom loo mayom mobiwore to okawo kodhi oyiechogi makas to kawo to okuoyo ewi loo. Kose kuoyo ewi loo, to ochalo kagima oume gi loo oumo gi loo mondo mi kik winyo kata gweno yar kama opitheno. Kasto ochiele maber ma gimoro amora ok nyal donje.

Ee anyalo lero gi ma timore ka. Gi ma timore e picha ni en ni aneno puodho to gi muogo ma opidhi to gi nyako mangi mashin. Koro gi ma anyalo lero en ni muogo gi gin gik ma ibugo, ibugo ni tiende ni ikawo loo iomo ka oya bathe koni to gi ma bathe koni to iolo e tie omuogo mondo mi saa ma koth ochwe to pi ok gudre e tie omuogo kata pi ok ywer omuogo ka dhi godo. Bende idoyo ibugo ka igolo yugi kata buya mantiere tie omuogo ma nyalo chamo chiemo ma onego bed ni omuogo yudo mondo mi odong ma ber. Bende mashin ni yot tiyo godo saa ma ibugo omuogo nikech oketo tich bedo ma yot kendo ma piyo piyo to bende ok oketh tie omuogo kaka kopo ni ibugo omuogo gi kwer.

Gi ma timore kae en ni aneno ji mangeny, dhano mangeny ma wuotho e ndara to gi chalo jo ma nganyo to nitiere be jok moko ma odich ma kalo akalao ma dhi e tije gi. To nitiere be jok ma otingo gik moko ma chalo lewni malo gi chalo jok ma ni e nganyo asto be aneno ngat achiel mo oidho e wi gi moro ma chalo gi ma olosi ma oger to oriwo lwete ge kama to nitiere gi moro ma otingo e lwete, otwe dhoge , to orwako angolo gi ogudu. To kama gin tie ni gi chalo jok mantie e nganyo ma nganyo ne gi moro ma otimore kata gi moro ma rach ne gi ma ok ber ne gi. Koro mano e gima timore e picha kaa.

Gi ma biro e paro ka aneno gi ma kama en ni ma en chieng chiro ma ji tero mwandu gi ma opogore opogore e chiro mondo gi yud jo ngiepo ma nyalo nyiewo gige mondo gi yud pesa ma gi nyalo timo go tije gi matindo tindo to bende seche ma gin e chiro gin gi geno ni mondo gige gi ma gi tero e chiro ousre ma ber kendo be gin gi geno ni mondo gi bed gi jo ngiepo mangeny kar romb gi ma nyalo nyiewo gige gi. To saa be ma gin e chiro kama to gi bedo gi tich mar ni gi ikore ni kastama moro amora ma obiro ngiewo mwandu gi to nyaka min bei eka mondo ngiew mwandu to moko be wuoyo ne jouso marach eka gi kaw gik gik ma jo uso go uso. To be saa ma gin e chiro saa ma jouso ni e chiro nyaka gi ngad, nyaka gi ngad.

chiemo ni iluongo ni njugu moboki, koro njugu ni sama oseboke ,to kaka inyalo chame en ni ipoko pote ma oko maraburno, kisepoko to nya iye ma en kodhi inyalo ole lweti asti kete dhodi kata inyalo poke ti ole san tikwanyo gi lweti kikete dhogi ,kata inyalo poke ti ole te e dhogi ka ok ikete e san kata ka ok ikete e lweti ek mondi ole e dhogi ,chiemo ni bende inyalo chame ka orege asto oruwe kaka nyuka to imadhe gi rabuonkata gi kuon ekaka inyal chame

Gini yudore e aluora wa to kendo itiyo kode ka imino kode tol. Iluonge ni tuoro. En gima ing'ado e bunge kata ka en mopidhi to ikelo to ibaro gi pala timoyo matin to chieng' goyo. Kose koto to igoye gi kidi. Kosegoye maler mowuok marachar timino kode tol mitweyo godo dhiang'. To bende iloso kode ogunde minyalo ole cham kata miole kodhi kata mikete manyiwa. Bende gini iloso godo par minyal yueye. Par molos gi tuoro ma inyal bede kiyueyo.

Gima timore ka en ni ji nie epap to gin joma mon joma mine. Gine epap gitugo adhula. To esama gitugoni, aneno ka nitire miyo moro achiel ma ochalo gima okier to odhi ogo chonge piny eloo to lwete konchiel osiro kagima otemoni mondo ochungi. To be nitiere nyawadgi moro magi tugo godo adhula matemo kagima dwani okaw opira omaye mondo omi jowetegi magirwakore godo machalre. To miyo mogore pinyni be temoni ni mondo ochung' oyud opira mondo en be omed gweye koo e komiyo jowetegi magirwakorego machal mondo tukgi mondo odhi mbele to o mano ok nyalre nikech ogore piny.

Gi ma biro e paro en ni magi gin jotedo to chalo ka gi ma oseromo sach tedo koro gin ji ariyo gi nyathi moro kanyo to pod gi iko kaka gi dwa tedo, pod gi loso gik ma tindo tindo ma gi dwa tedo ,gi kata ma ang gi tiyo go saa ma ang gi tedo. To ngtao achiel e kind gi orwako law ma itiyo go saa ma ngato dwa tedo e bathe kama chielo nitiere ngato ma chalo ka gi ma puonjore kooa kuom ngama orwako law ma rachar ma osuko wiye. Koro ochalo ka gi ma opuonjore timo gi moro koaa kuom nyawadgi ma chielo ni mondo ka sach tedo romo to yudo ka osebedo gi.

Gima biro eparo en ni, ma en nyasi mar keny ma itimo nyasani. En nyasi miyierone papa moro mantiere kama okwe kama nigi ling' mathoth kama ni kar kende maonge koko to ikete nyasini. En nyasi mitimo manyasani ma ji ariyo dhako gi dichuo puodhore embele oganda mobedo piny to gi yiere ni chakre sama itime nyasino nyaka chieng' giko gini bede twech achiel, eparo achiel, eriwruok achiel, makata ang'oma timore, makata en thoo, makata en tuo, makata en dhier, makata en chandruok, to gi bedo eparoo achiel matho kende emachieng' moro nepoggi esingo magitimo.

Aneno nyiri ang'wen mantiere e pap moro ma gik mopidhe ralum, to moko be robuore. To gin e genga aora. To gichalo jok moting'o lum mo otwe to giting'o e wi gi. To be giwuotho gi tiend gi nono. Ok girwako wuoche. To king'iyo pap magiwuothe no to ochalo ka gimotimo pi. Pi moko ogudore kanyo king'iyo maber. To kasto king'iyo gi bathe kocha to chalo kagima opidhe bando. Opidhe bando topidhe yiende. To en a ena pap mopimore machal kagima pi ogudore ogudore matin. To piny be chalo kagima ng'ich nikech nyiri gi aneno ka orwako sweta ema girwako. To lumbe moko be aneno kobeti towe gi piny kanyo ma gin to pok osomb gi kata pok oting' gi.

Kang'iyo kae maber to anyalo neno ni nitiere deye moko mabet hik gi ng'eny mapuro to gin deye ang'wen to gipuro gi lwet gi gi kwe. Onge dhiang' magitiyo go. Gin gi ropuche ema gipuro godo. To puodho ni en puodho maduong'. To en gimachal kagima en gi e wi got nikech king'iyo piny ne to en arido. King'iyo bathe kocha to en gimo ridore. To king'iyo chien mar jok mapuro gi, to be nitiere jok moko mochokore ma moko oting'o bede. To kichak ing'iyo gi piny kocha be nitiere gi jomoko ma be nigi kwe. Ma be gin be gichalo kagima gipuro. To mine gi king'iyo gi, to gichalo jok mosepuro kama guong' ma muya koro dhi kagima ng'adore. Muya odong' matin. To joma moko ka to gin jok mochung' achung'a.

Gima biro eparo en kit luo gi timbegi. Endalo machon jok machon neloso gik moko mopogore opogore ka gitiyo gi gik man machiegni kodgi kaka lum, ogada, othith. Koro ka to aneno ka gin mine gi nyiri machueyo agulni moko chweyo ogute ka tiyogi othith. En gima ikado mondo olos gima neno maber maywayo wang' to moko be isoyo. Gigi ne iloso ti tero kamoro miketo ne jok mae epinje maok mabiro neno gik mane iloso chon gigik maneni machiegni molos gi lum, kata gothith. To gigi niketo eot moro ma kaji obiro neno to ni chule epesa mondo one gik mane iodno. To pesago ni tiyo godo kikelo dongruok ne jok mano

Mondo mi irit olemoni kik kethre kosegole epuodho iluoke kaeto iyweyo motuo mapii moluoke godo rum kato ikane edero kuma ok liet to be ok ng'ich kama koth be ok goye. Kasto ibiro bedo kirange kirange pile kiloke to ka nitiere mosetowo eiye kata mosekethore ti golo tiwito mondo modong' mapok okethore kik kethre. Koro en gima ibedo kiloko pile tikete kama yamo be kudhe aaah......

Chiemoni mondo olose maber, iluoke mondo ogol loo mane etiende asto ipoke kosepoke ting'ade matindo tindo kasto ipange eyi sufria. Kosepange eiyi sufria to ibolone chumbi matin eiye kasto ipimo pii okombe ariyo kata okombe moromoregi chiemo mikete eyi sufria tiume gi jwala, kiseumo gi jwala tikawo sufria moro maler ti uomogo wiye asto ikete mach man pin kata mantiere ediere kasto imiye dakika prariyo nyaka prang'wen gabich. Kisemiye dakika prang'wen gabichgo mochuakore mos emach mantiere ediere tikawo ojiko kata pala tichuoyo godo iye kadhi piny mondo ilim god ka be iye ochiek kata iye pod ruogore ka iye ruogore timede pii matin to kosechiek ti golo iketo piny.

Gima kelo mor kae en kaka alot mopidhi e puodho ni owuok te, kendo oti maber maralum maonge mowang' kata ma kudni ochamo. Kata mogore piny, kata ma pi oywero, kata ma gweno oketho. Kasto be, chieng' ok rieny negi ahinya ma kech, chieng' rieny mane diere. Asto pi be niye puodho kanyo machiegni, migoyo ne alot, koro miyo alot okotuo, asto puodho ni be ochiel maber maonge gima nyalo donje. Kaka dhiang', kata diel, kata gweno, kata lee mopogore opogore manyalo kethalot.